Mondi bed gi pesa maber seche ma oro omuom e pinje mamoko. Pim nengo kod chudo e mbui kaka wise, world remitt kata remitly. Tii kod gige tich kaka XE.com mar luwo nengo mar omuom kendo yier yore maok nengo kaka omuom mar simu kaka ranyisi, Mpesa e piny Kenya kata omuom miketo e bank kaluore gi dwaro mari

Balb maler nong'ere ahinya kaka Thomas Edison nolosi obed gino matiyo, kendo manyalo tiyo kuom thuolo malach. Katobed ni vete motelo ne olosi go jochope kaka Humfrey Devy kod Joseph Swan. Chakre e kinde no, gik ma ji oseloso e kinde gi osebedo ka medo ng'eyo wach no. Moriwo nyaka balb mag taya, matiyo gi chieng', molos ne kuonde maonge stima. Gik ma kamago molos ne jo injinia, kod riwruoge mopogore opogore. Kata kar tiyo kod ng'atachiel, tiyo kod teko mar chieng' mondo miyi ler. Kendo kinde mang'eny gin gi gik ma konyo e rito li, le mag bungu mondo kik giyud yamo. Kata gik mamoko manyalo kelo hinyruok e alwora. Ranyisi moko gin kakak Mkopa kod chieng' matin, mitiyogo ahinya e gwenge maonge stima ahinya e Afrika.

System mar bas mag skul, nolokore kowuok e nyamburko mane riembo gi farase. Nyaka ne nyaburko ma nigi masin, ma nigi GPS, kendo mane med rito piny. Kendo mane nigi teknoloji maber moloyo.

Ka iseloki donje akaont mari mar bengi bang' temo mang'eny to okonyal, we temo donjo kendo itudri kod jokony, jonyiewo mag bengi mari mondo ing'e ni in ng'a. Lok paswad mari kendo rit akaont mari kuom pek mabiro e kinde ma biro.

Mondibed gi nyalo mar loko mwandu kuom ohala ma ok odhi kare, lere ne janyiewo e yo mayom ni ibiro nono weche matut mag ohala no. Ibiro ng'ado bura kendo ibiro chako loko mwandu mowinjore kata dwoko pesa kaluwore gi chike mag kambi. Ketogi gi weche ma manyien e kinde duto ma mitimogo gik moko mondo gigeriye. Kendo ine ni janyiewo owinjo maber e ohala gi.

Ka ng'ato otieko skul, mano omiyo iyudo thuolo maber mag yudo tich, medo nyalo mar yudo pesa. Medo dongruok mar ng'ato owuon. Medo tudruok gi jotich mamoko. Medo nyalo kod rieko kendo miyo ng'ato bedo gi paro ni osetimo gimoro.

Tiyo kaka jalno ma tiyo e kar loso simu, gero nyalo mar tudruok kod loso gik moko. Miyo ng'ato bedo gi nyalo mar konyo jonyiewo, kendo nyalo miyo ng'ato bed gi dongruok e tije mag uso mwandu. Konyo gi kata rito gi.

Okang' mogik ma ji mag alwora madakie oyudo somo ne jotuone, ne en dweche moko mokalo. Kendo bende ber wachno somo mar thieth onego mi kinde ka kinde, kokalo kuom chndro mag lendo e alwora. Klinik mag alwora kod skul ka oti kod jotich ma opuonjore kod dhok ma ng'ato ka ng'ato nyalo winjo. Mondo ng'e ni ji duto winjo tiend kaka onego orit kendo konyo jotuo.

Gino mokwongo mabiro e pacha sama neno wachni en rito jonyiewo. Riwruoge mang'eny tiyo kod rito maber jonyiewo kaka yo mar rito jonyiewo.

Ji luoko lewni e aora moro: gik ma timore e alwora nyiso ni jogo nyalo bedo ni odak e alwora no. Ma nenore ni en kama ji odake iye.

Dichuo manie piche go timo tije mag ot ma pile, ong'ere ekind oganda ma mon emonego otim. Bende en gima kelo mor ahinya neno jalno ka orwako gik machalo kaka leso kod apron.

Nitie ji mopogore opogore. Nitie joma uso lewni, to jomoko ng'iewo kuom gi. Ng'at machielo uso ohganda to jomoko wuotho awuotha ka gitimo weche gi giwegi.

Ka ji noweyo tiyo kod kana kendo tiyo kod gari., dwoko ne en medo nyalo mar ting'o mwandu. Nyalo mar ting'o gigo ma pek e thuolo mabor, dwoko piny pek mag ring'ruok ne le kod dhano, kod bero ohala kod wuotho e alwola mang'eny.